Magi nyam nyam mag piny, to nyam nyam mag pinygi chamo alode mw apidho e puodho kata nyanya mwa pidho e puodho, gik moko amoka mantiere e puodho mopidhi, gin girito to gichamo, to gichamo ma gitiek. Kok othiedh gik mwa pidho e puodho to gin gichamo achama.

Magi yedhe mitiyogo lose sabun mwa tiyogodo. Koro ikikogi kamoro achiel. Yedhe go inyieo to ikikogi kamoro achiel e kasuku moro then iriwo gi pi then koro ilosogi ma gilokre sabun.

Nitiere yath ma igoyoga kuom nyanya gi ka gisechopo kamoro ma gitie. Ka gineno ka nitiere nyam nyam mag puothe, osechako chamogi tiolonegi mondo kik chamgi to rito gi nyaka chieng' ma gichiek maber.

Mae od lamo kendo aneno ka jatend injili yaloneji injili gi wach Nyasae, to ntiere ng'at ma gone gi thum be ntiere kanyo, koro iyalo negi wach Nyasae.

Magi jotend pesa mitimogo nyadhruok kod kampuni mondokonyi kayudo thagruok mora mora e ngimani. Koro gibet giwinjre kaka ginyabedo gi buche. Gitimo buchegi, mondo gikony mondo gitii tijgi male e o maler kendo mowinjore

Tijni nyaka bed gi nengo e alworani nikech iyudo pi, e alwora ma chalo kama iyudo ka tek ahinya, kendo ji wuotho wuotho koa kuonde maboyo mondo giyud ayuda kama ginyayude pi. Koro jok mobet ni loso ma nigi pi gi, nyaka giket e nengo moro ma nimalo ma gin be giyude girgi moro kaka gikonyre.

Magi jopuonjre mar odera kendo nitiere jatend go mantiere kanyo en obet kanyo en obet gi mbele kendo opuonjo jowetene kaka iloso oderani. Gi ng'iyo jowetene mantiere e puonjruok kendo gi ng'iyo kaka iloso. Kendo aneno ka gipuonjre loso.Ng'ato ka ng'ato loso mare.

Magi chalo joma gin osiepe kendo nyathi manyakoni temo puonjo nyathi mawuoyini gimoro, king'iye maber to ineno ka nitie gima otemo wachone to olerone. Otemo lerone mondo obed mong'eyo mondo owinj ane eyo maler.